Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha nĩ kompyuta, tondũ no ĩhũthĩke thĩinĩ wa wĩra, ĩkahe mũndũ wĩra, ũkahota kũruta wĩra nayo no ũrute wĩra nayo wĩmũciĩ, hati handũ ũtangĩrutĩra wĩra nayo. Ũndũ ucio ũngĩ nauo, ũngĩenda kwĩrorera kĩndũ ta movie, no wĩkĩre wĩrorere, ũikarĩte ũhorerete, ũgĩĩka maũndũ maku. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ĩtũmaga mũndũ ahote gũthoma, nĩ ĩhũthĩkaga rĩrĩa mũndũ arathoma, nĩuo ũndũ ũrĩa ũngĩngenia mũno. Mũndũ akahota kwaranĩria na andũ me kũnene, mũkahota kũiguithania, mũndũ ta rĩngĩ e nja wa bũrũri mũkaaranĩria, mũgatũmanĩra message, mũgatũmanĩra document iria irabatarania, na mũgateithania ũguo. Rĩu ũndũ ũrĩa ingiuga hau mũno nĩ wĩra.

Nĩ tondũ gũkoragwo kũmĩte gũtikoragwo na wĩigũ ũrĩa ũtũmaga mĩmera ĩkũre ta andũ arĩa maikaraga gĩcagi-inĩ, nĩkĩo maitagĩrĩria maĩ mũno nĩgetha mĩmera ĩhote gũkũra. Ningĩ taũni gũtiuraga ũguo mũno ta gĩcagi. Nĩkĩo gĩtũmaga maitĩrĩrie maĩ mũno angĩ mahandagĩra indo iraĩ-inĩ magekĩra tĩri, angĩ makahandĩra makũnia-inĩ, kĩu nĩkĩo gĩtũmaga makorwo na kĩrĩa kĩu gĩa gũitĩrĩria maĩ mũno. Tondũ icagi-inĩ andũ nĩ mahũthagĩra indo ta njeti, mĩbaibũ gũtaha kuuma rũĩ, rĩu taũni matikoragwo na kamweke kau ga kuona maĩ nĩ thĩna nĩ kũrĩ thĩna ũnyihu ũcio wa maĩ ti ta gĩcagi nĩ ũgũtiga wekĩra njeti maĩ mahote kũhũra kũndũ gwothe. Njĩra cia kũhe maĩ gĩcagi-inĩ ikoragwo ii hũthũ gũkĩra taũni, taũni nĩ hakoragwo na ũritũ nĩkĩ maitagĩrĩria maĩ maita maingĩ nĩ getha citikome.

kira ngioka meciriani makwa riria ndona mbica ino ndona urimi wa mbamba. Mbamba niekoritwo iiukuria munene thiini wa bururi murimi akahota kuona tumbia twake. Mbamba nihuthikanga mathifitarini kugiria ironda kuri arwaru, kuri atumia aritu riria maheo ciana mahuthangira mbamba oho noirehanga ukuria bururini tondu riria mundu amerima niangeaga na mbia konguo niteithagia mno hari arimi makahota kuona mbia cia kumateithia thiini wa mabataro mao.

Rĩrĩa ũndũ ũyũ wahanĩkĩire kwarĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikumi na mũgwanja. Nĩguo ndakinyire taũni rĩa mbere Nairobi. Hĩndĩ ĩyo ndiowĩ nĩkũ. Nderitwo nĩ mũndũ twacemanagia. Wakinya taũni rĩ, ũthiĩ ũhambe ngari cia Makandara Hamsa no ndiowĩ nĩ ha. Na nĩ ndetigagĩra tondũ nĩ ndaiguaga gũkĩrwo ndũbatiĩ kũũria njĩra ĩha, ndũbatiĩ kũũria ngaari ĩkuagĩra ha tondũ acio ũkũria no megũkũiya. Koguo ndarĩ na guoya mũingĩ mũno mũno mũno. Nĩ ndorũrire mathaa ta matatũ ngĩetha harĩa ngari icio irĩ. No mũico mũico nĩndacokire, thutha-inĩ biũ, nogete, nganoga nginya magũrũ na ngakua ngoro, ngarigwo rĩu ngũĩka atĩa, ngũrara gũkũ? na nĩ kũndũ kũgeni ndiũwĩ nĩ kũ. Rĩu nĩrĩo ndacokire ngĩciona, Hĩ! ngĩihũrwo nĩ gĩkeno kĩmwe kĩnene mũno, na ngĩthiĩ ngĩhaimba ngĩthiĩ o kũrĩa ndathiaga, na ngĩkinya o wega.

Ũhandi wa mahũa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩũhandagwo nathaharĩ-inĩ, magaitwo me hamwe me gĩtutu magacoka magathambio. No woye uhande mwena- inĩ wa nyũmba, no woye ũhande thomei-inĩ wa nyũmba ũkĩingĩra, no woye wendie kũringana na wendi waku, kwĩ angĩ mahandaga makahandĩra ndoo-inĩ, angĩ makahandĩra Tũthuku-inĩ, angi tũratathi-inĩ, angi makoya irĩti magaita tĩĩri makarikia kuo mahũa marĩ turatathi-inĩ nĩgetha makahota kwendia. Angĩ nĩ mahandaga o ũguo kũgemia mũciĩ magaikara mũciĩ wĩ mũthaka. Angĩ nĩmathondekaga ta rĩngĩ ũgakora handũ harĩa harauma maĩ honereirio maĩ, nĩho maitĩtwo me gitutu. Rĩu rĩrĩa marĩkia gũkũra magakonywo magathamio magatwarwo handũ hangĩ. Mũno mũno rũrĩriĩ-inĩ rwitũ andũ mahandagĩra Tũthuku-inĩ, ũgekĩra Gathuku tĩri ũkahanda ihũa ho, ũgacoka ũgacuria nyũmba-inĩ ta kũgemia, nĩ rĩa kũgemia kana akorwo ti ũguo ihũa ũkahanda hau nja rĩkagemia hau mũciĩ-inĩ. Ũguo nĩguo andũ mekaga angĩ nĩmatinagia ngũnia.

Gũthoma mabuku rĩrĩa wĩ thĩinĩ library nĩ kũrehaga ũũgĩ makĩria. Tondũ rĩrĩa wathoma ibuku rĩu, rũciũ ũthome rĩngĩ, nĩ wagĩa na ũũgĩ ũngĩ ũtararĩ naguo. Oho mũndũ nĩakoragwo na kahinda ga kwaga kũingĩrana na arata arĩa oru. Tondũ hĩndĩ ĩyo wĩna ũndũ ũreeka ndũikarĩte oo ũguo, nĩũrathoma mabuku. ũikari he na ũndũ ũreeka. Warĩkia rĩrĩ ũgathoma rĩrĩ rĩngĩ. Ingiuga nĩ ũndũ mwega mũno mũno. Nĩũtũmaga mũndũ ta rĩngĩ ndũgakorwo na meciria mooru. Rĩrĩa ũgũthoma ibuku rĩu, ũkoragwo meciria maku me hau he na ũndũ ũreciria. Na he ũndũ ũroka hakiri-inĩ ciaku. Ingiuga nĩ ũndũ wa bata mũno gũthoma mabuku tondũ nĩũndũ ũteithagia mũndũ ndakaingĩrane na maũndũ mooru. Mũndũ akahota gũthoma ũndũ ũngĩ mwerũ kũringana na maũndũ marĩa mekĩkĩte, marĩa marekĩka. O mũthenya mabuku-inĩ mau kũrĩ ũthundũri ũngĩ.

Ũgethi wa mbembe mĩgũndainĩ andũ mambaga gũkohora mbembe, macikohora magakohora makĩinũkagia na ngũnia makĩigaga mũciĩ. Marĩkia gũciga mathiaga magatema mabebe marĩa makainũkio namo. No ũmateme kana ũmatige momĩre mĩgũnda magathĩĩrwo ng'ombe no angĩkorwo ndũrĩ na macini ya gũthĩĩra ng'ombe andũ aingĩ mamatemaga marĩ ũguo magathie makaigwo mũciĩ matemangagwo o kahora, mbembe iria ciarĩkia gũkohorwo kuma mũgũnda rĩ cithiaga cikonũrwo, ciarĩkia kũnũrwo ikohwo igĩrĩ igĩrĩ igacoka igacurio igĩrĩ igĩri igĩrĩ ciacurio harĩa ikũmĩra wega cikambia rĩu gũthandũrwo ikĩanĩkagwo o tũnini o tũnini. No ithĩywo, no ciendio na no iruge githeri.

Mbica ĩno ĩronia ũte, ĩronania ũtegi wa thamaki iria-inĩ. Kũrĩa mũtegi wa thamaki atega, athiaga akendia, akahota kuona mbia ciake. Na oho no ũkũria mũnene mũno thĩ-inĩ wa bũrũri, tondũ nĩũrehaga mbia, ũgatũma andũ matikage mawĩra, tondũ rĩrĩa mũndũ athiĩ anyita thamaki, akahota kwendia akona mbia ciake. O ho no kwĩandĩka, naho andũ matingĩaga irio rĩrĩa thamaki ciategwo, cikendio, cikoragwo na, na mbei ya raithi, ciendagio raithi mũno gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kũgũra.

Ũtegi wa thamaki nĩ ũkũria mũnene thĩiniĩ wa bũrũri-inĩ. Thamaki rĩrĩa ciarĩkia gũtegwo nĩ ciendagio, makona mbia. O ho mbeũ njĩthĩ nĩmonete mawĩra, makahota gwĩtũma, magathiaga marĩ iria-inĩ, marũĩ-inĩ, magatega thamaki makĩendagia, matagwĩciria gwĩka maũndũ moru. Nĩ wĩra ũkoragwo tĩ mũritũ tondũ mũndũ no ahote kũruta e ike. No wethe neti, wambie gũtega wĩ ika, ũkendagia thamaki ciaku, ũkona mbia ciaku gũtarĩ mũndũ mũkũgiana nake.

Nyambaga ngathambia, ngacoka tũmĩigua tũtũ twĩ mĩico-inĩ, ngatũrenga ngaruta na kahiũ. ndarĩkia ũguo ngatinania na gatagatĩ maita mana, ngatinangĩria gathani-inĩ, ngacoka rĩu ngarĩa.

Mamateithagia kũmathomithia, kũmonia atĩ kwĩna mwĩhoko wa rũciũ, kũmonia atĩ nĩ a bata thĩ-inĩ wa mũtũrĩre-inĩ, kũmahoera, kũingatithia roho ũcio, na o ho kũmacokia kanitha-inĩ, matuĩke a kwĩenda, gwĩtĩkĩra Ngai, na mũno mũno kũmahoera na kũmathomithia mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Makahota gũtigana na maũndũ moru, mĩtangĩko ĩrĩa maragerera ya meciria ĩmakamathirĩra. makeĩtĩkĩra, makona nĩ andũ a bata, o nao nĩ mabatiĩ gũtũra, matibatiĩ gwĩciria. Koguo mamateithagia kũgerera kũmathomithia, noho kũmahoera, nĩgetha roho ũcio mũru ũmaume. roho ũcio ũmathirĩre, matuĩke a kwĩĩtĩkĩra, matuĩke a kwĩenda. meciria mao matuĩke ma kũhona.